CBC osekelo pogruok ekit somo e aluora eyoo mopogogore opogore. Mokuongo, cbc okelo yor somo ma itiyo kod technology kod gigo mag internet. Nyithindo tiyo gi gigi mondo mi gimany gige somo online. Mar ariyo cbc okelo somo ma jonyuol konyo. Jonyuol konyo ka gigolo gigo moko ma nyithindo onengo bedni tiyogo kaka puothe kendo nyithindo riwre gi jong'weng' echirni kata e ospitende. Mar adek cbc okelo somo ma jii riwore kanyakla ka gi timo gik moko e groups kendo gi involve joma opogore opogre e somo ka gi wuok oko kata kagin e klas. Mar ang'wen cbc oketo mijing'o egigo minyalo tim gi lwedo kaka puro, tedo timo experiments loso gigo duto minyalo los gi lwedo mopogore gi kit somo moko duto.

Gigo minyalo ti godo eloso agulu gin kaka loo mar anwang',looni nyalo bedo mara teng' kata mara buor. Kendo igole etie aoche. Mar ariyo en pii, pii itiyogo eriwo kata nywaso looni mondo mi obed mayom. Mar adek, en kuoyo kata kite moregi mobedo mayom, mae itiyogo mondo mi kik looni barre seche ma omoye mondo otuo kata seche ma okete e chieng'.Mar ang'wen ,en yien kata chieth dhiang' miluongoni owuoyo mitiyogo ewango aguluni seche ma oselose mondo mi kik obarre. Mar abich en kidi mayom kata agwata mitiyogo egolo shape maber mar aguluni koselose. Mondo mi onen majaber.

Teknolojia konyo e yore moppgore opogore kuonde mopogore opogore e ngimawa . Mokwongo ka wachako gi wuoyo kata wuoyo gi jomoko ka watiyo gi simu ka watiyo gi messages. Ma konyowa e nyiso jii paro ma waparo seche ma wapare. Mar ariyo e ngima ,itiyo gi teknoloji e osiptende mondo jii oyud thieth maber. Moko kuom teknolojia mitiyo go e osiptende gin kata xray, MRI kod digital records . Mae konyo ahinya . Mae adek e somo , nyithndo tiyo gi teknolojia e skul ka gisomo go ka gitiyo gi digital tools mondo mi somo gi obed maber mondo mi gibed gigo duto matimore e aluoragi moro en e pur, pur tinde tiyo gi teknolojia ka gitiyo